Kuuma ndoya namba ya Huduma, ndirĩ ndakorwo na bata wa kũmĩhũthira kana ngamenya ũrĩa ĩrahũthĩka na kũrĩa ĩrahũthĩka, na motungata marĩa ingĩkorwo ĩkĩndeithia. Koguo gũkinyĩria ihinda rĩrĩ, ndirĩ ndamenya bata wayo.